Niĩ na bamĩrĩ yakwa, nĩ twandĩkĩte o harĩa o mũthenya o mũthenya tũkoragwo na kĩrĩa tũrarĩa, na kĩrĩa twarĩa ũmũthĩ, tũtirĩaga rũciũ na no mũhaka kĩigananie kana gĩkorwo na protein, carbohydrate, na vitamin, na no tuongagĩrĩra nginya matunda o he kĩrĩa tũrarĩa o mũthenya o mũthenya o mũthenya.

Andũ mũno nĩ makenagĩrĩra, nyama hĩndĩ ĩrĩa gũthĩnjĩtwo, tondũ ndukũ iria ingĩ matihotaga kũgũra nyama icio. Ningĩ nĩ makenagĩrĩea, irio cia kĩndũire iria cirũgĩtwo nĩ andũ arĩa akũrũ iria marĩaga tene tondũ, nĩ cikoragwo na cama mũno. Na ningĩ, nĩ makenagĩrĩra indo ta mĩcere na irio cia kĩrĩu, iria, ta piraũ ũguo.

Rĩrĩa ndĩrabatarwo kũrĩki mawĩra makwa narua kuuma wa mbere, nĩ heaga o wĩra ũrĩa ndĩrenda kũruta ndagĩka ciigana kana nĩ ngayanagia mawĩra marĩa ndĩrenda kũruta na ndagĩka. Tuge okorwo nĩ ndokĩra gũtua mahuti ngaũhe ta ithaa rĩmwe, wĩra ũcio ũngĩ gũkama ng'ombe, ngaũhe ta ndagĩka thate ũguo, nĩgetha tarĩngĩ onakorwo he ũndũ ndĩrenda gwĩka kana gũthiĩ handũ ndigacererwo.

Nĩ ngeragia mũno kũmũiguithia atigane na marakara kana nĩ ndĩmũthaithaga mũno, anjohere okoro nĩni ndĩmũhĩtĩirie kana ngamuohera angĩkorwo nĩni ndĩmũhĩtĩirie. Na ningĩ nĩ nyendaga hakorwo na andũ angĩ hau hakuhĩ nĩ getha magatũiguthi kana magatwarĩria, andũ maramenya kĩrĩa kĩrathi nambere ti andũ a gũcogera. Ningĩ ndiendete ngũĩ mũno, kwoguo nĩ ngeragia mũno gũikara na andũ tũtekũhĩtania.

Mũndũ hĩndĩ ĩrĩa e hatĩka-inĩ kana hĩndĩ ĩrĩa, tuge ta rĩngĩ nĩagũa na nduthi, na nĩ ahotaga kũrigitwo na ihenya, agatiga kura thakame kana gũte thakame na ihenya. Ningĩ angĩkorwo mũndũ nĩ araigua ruo mũno, nĩ aheagwa ndawa cia kũnyihanyihia ruo, koguo agatiga kũigua ruo. Koguo nĩũteithagia mũno na nĩndĩwendete mũno ũtungata ũcio wa ũgima wa mwĩrĩ.

Ũndũ wa mbere nĩ ndoraga thogora wa kĩndũ kĩu, ngona kana nĩ kĩndu ingĩhota kũgũra kana ndĩgĩhota kũgũra. Ningĩ kĩndu gĩa kerĩ nĩ ndoraga irio icio ndahanda cigũikara ihinda rĩa miaka igana kana ihinda rĩa kahinda kaigana atĩa tondũ nũo no hande kĩndũ gikorwo kĩrahũthĩra mĩeri itatũ na kĩndũ kĩngĩ ingĩgũra gĩkorwo kĩrahũthĩra mĩeri itandatũ, na kogũo ngacagũra kĩrĩa gĩgũkũra na ihenya.